tijni oselokore nikech chon e yo machon ji ne ong'e ng'eyo ji ne pidha pidha gi pidha pidha rombo ni wach gihero pidho rombo to tinde sikunde mang'eny obiro, ipuonjo ji kaka inyalo pidho rombo kaka inyalo luok gi ma gi bed maler kata kaka inyalo thieth gi ka gituore kata tinde be rombo ok nyuol e kuma ipidhe no ,inyalo luongo laktar to biro konye e yor nyuol, kendo ineno ka tinde ji pitho mang'eny ahinya ni wach gin ging'eyo to e gihero pidho rombo, to kata kamano kisepidhe inyalo use iloke omenda kata inyalo yang'e itere kata kiseyawo butchery ni moro, to kata kamano be inyalo be inyalo pidhe apidha mondo omed nyuol ni gi med bendo mang'eny.